Ũthii wa nambere to gũkorwo na barabara njega, to gũkorwo na thukuru njega na maũndũ marĩa mangĩ. Ũthii wa nambere nĩgũkorwo atĩ, no wone motungata ma kĩrĩa ũrenda kũgerera thimũ yaku ya guoko, kana o haria handũ haria hothe ũrĩ ũtegũbatara gũthiĩ kũmatha ma motungata mau na kũu kũnene, na koguo rĩrĩa ndona ũhoro ta ũyũ wa kũhũthĩra kana kũgucia mbia kuma kwĩ bengi ya Equity, kũhũthĩra thimũ, ũndũ ũcio nĩũngenagia mũno tondũ, tene andũ mabataraga okorwo nĩũrenda kũgĩra mbeca bengi, no nginya wĩtware bengi, ũthiĩ ware raini, na hĩndĩ ĩyo tene andũ matiakĩhũthĩraga thimũ, wakoraga andũ marĩte raini, andũ ta igana rĩa fifty he bengi ĩmwe na nĩ kĩroko, na andũ nĩmegũthiĩ magĩũka magĩũkaga, tondũ nĩ mũico wa mweri. Ũgakora atĩ mũndũ aumire gwaake kĩroko, athiĩ kũgĩra mbeca ciake kũrĩa bengi, abanga raini kuma kĩroko nginya thaa mũgwanja, ningĩ hau hena ũgwati wa gũtunywo nginya mbeca icio nĩ mĩkora. No rĩũ thikũ ici, mũndũ agucagia mbeca e harĩa arĩ, akĩhũthĩra thimũ yake, na koguo ũgakora nĩ ũnyihu wa ũici, andũ kũhũrwo ngeta nĩ nĩwathire thĩ, tondũ gũtirĩ mũndũ ũkũmenya kana wĩna mbeca, kana nĩũthiĩte bengi, kana nĩ ũgucitie mbeca bengi, tondũ wahũthĩra thimũ yaku wĩ harĩa ũrĩ ũtakũgiyo nĩ mũndũ.

Rũhonge rwa mbeca kana rũhonge rwa mathabu, nĩ ruo rũhũraga mathabu mothe na kũiganania mathabu mothe ma mbeca iria cirahetũkĩra thĩini wa kambũni ngũrani ngũrani tondũ gũtirĩ kambũni ĩtarĩ rũhonge rũrũ. Nĩũndũ wa ũrĩhi wa mĩcara, nĩũndũ wa gũtara baita ĩrĩa kambũni ĩyo ĩrarehe, nĩũndũ wa gũtara mbeca iria marahũthĩra. Na koguo no nginya maikare makĩroraga mathabu mau o mũthenya o mũthenya, kũringana na ũrĩa mbeca ciroka na mbeca cirauma. Gũtirĩ kambũni ĩtarĩ rũhonge rũrũ. Noĩ korwo nĩ thukuru. Okorwo nĩ kũndũ ta thukuru nĩgũkoragwo na rũhonge rwa mbeca kana rwa mathabu. okorwo nĩ makambũni maya manene nĩmakoragwo na honge icio. Okorwo nĩ nginya makanitha thikũ ici nĩmakoragwo na rũhonge rwa mathabu tondũ gũtirĩ kũndũ gũtarabatarania mathabu. Mathabu nĩmo tũhathagĩra kana mathabu tũikaraga namo tondũ gũtiri mũndũ ũtagĩkaga mathabu, ona kũrĩa mũciĩ nĩũkoraga mũndũ ena gabuku gake ka mathabu. Na koguo ũgakora atĩ, ona thirikari nĩrĩ, rũhonge rwa mathabu tondũ no nginya ĩikare ĩkĩhũraga mathabu ma ũrĩa ĩkũgania mbeca iria ciĩ thirikarinĩ, ĩmenye mbeca iria cigũthiĩ mbunge, iria cigũthiĩ na mangabana, iria cigũthiĩ o handũ hothe, o honge ciothe, mbeca icio igayanagio.

Ũrĩmi wa nyanya nĩũrĩ baita nene mũno, tondũ nyanya tũgĩcihũthagĩra o mũthenya o mũthenya, gũkũ mĩciĩinĩ itũ, mahoterinĩ, gũtirĩ kũndũ nyanya ĩtahũthĩkaga. Ningĩ nyanya nĩrĩ ũtonga mũnene mũno, tondũ nyanya ĩno nĩtwaragwo kũrĩa kambũni kana factory ĩgathiĩ ĩgathĩo, ĩkanjia kwendio ĩ mĩkebeinĩ, na koguo nyanya ĩyo ũgakora atĩ nĩyongererwo baita, na njĩra ya gũtwarwo kũrĩa factory nĩgetha yume mbeca nyingĩ, na ĩhote gũikara gwa kahinda karaya. Na nyanya nĩ ũcikoraga kũrĩa thokoinĩ mũno ciĩ nyingĩ, koguo nĩ ciheaga andũ aingĩ mũno mbeca na ũboco wa o mũthenya. Rĩrĩa ũrarĩma nyanya, nĩũbatie ũcimenyerere mũno, tondũ nĩcirabatara maĩ maingĩ, tondũ tarĩu haha ndĩrakĩona mũndũ ũyũ agathĩkĩte mabaibũ kũrĩa gwake mũgũndainĩ, nĩũndũ waa nyanya icic, nĩcibataraga maĩ maingĩ mũno, koguo ũngĩaga gũcihe maĩ itigũkũra wega, na itikũragio ũndũ kwĩna heho mũno kana kũndũ kũraura mũno. Nĩkĩo irabatara gũitĩrĩrio maĩ, cigathimĩrwo maĩ. Nyanya ningĩ no ũkore atĩ nĩwa, nĩwa kũria nyanya nyingĩ, nyingĩ ciũke ci cigĩe mũrimũ, cithiĩ ciũmĩte ciothe, na no ũthiĩ hathara nene mũno. Koguo rĩrĩa ũrarima nyanya no nginya ũkorwo wĩna ũbacĩrĩri, tondũ no ndagĩka o yothe ngoro yaku.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa Gĩkũyũ nĩtũreraga ng'ombe, no mũno makĩria tũreraga ng'ombe cia iria, na tũtireraga ng'ombe nyingĩ nĩũgũkora Mũgĩkũyũ ena ng'ombe ciake ithano tu, na ng'ombe ici nĩcio arakama, agacirera wega, agaciakĩra kiugũ, agacihingĩra nĩwe ũrĩciheaga mahuti tondũ ndakĩrĩ na ng'ũndũ ici nene nene, ng'ũndũ nĩciakĩgayanirwo, Gĩkũyũ nĩtwaciaranire tũkĩingĩha, kuoguo ng'ũndũ ikĩnyiha. Mũndũ akoragwo akĩire ng'ombe ciake harĩa arenda gwakĩra, kana harĩa ena nabathi. Agagĩakĩra ng'ombe ciaku ũgaciheaga mahuti hau, na nĩmarĩmaga ng'ombe wega mũno tondũ nĩũkoraga ng'ombe ĩmwe okorwo nĩ ya iria, nĩĩraruta iria kuma rita mĩrongo ĩtatũ, na kuoguo ena ng'ombe ithano, icio nĩ rita magana matatũ na kuoguo ũgakora atĩ mũndũ ũcio nĩathondeka mbeca na bainda he mũthenya ũmwe. Ithuĩ tũtirĩmaga ng'ombe nĩũndũ wa, nĩ kwenda, tũrĩmaga arĩ ta biacara nĩgetha citũrehere mbeca. Oho pna nĩtũkĩonaga irio citũ cia o mũthenya. Ningĩ nĩtũrĩmaga ng'ombe ona cia nyama, nĩũgũkora mũndũ nĩaigĩte ndegwa nyingĩ mũno akĩte kiugũ kĩnene kĩa ndegwa no mahuti aciheaga, agakorwo atĩ nginya ena thoko tondũ ndegwa ĩno nĩũndũ wa ũguo aramĩhe irio nĩratuĩka.

Mbeca, no tuge nĩ maguta tondũ ũtarĩ na mbeca, mũtũrĩre nĩũhanaga ta ũtarathoga, mũtũrĩre nĩũhanaga ta ũtarathiĩ nambere. Ũgakorwo wĩ mũndũ ũtarĩ na gĩkeno, ũihũrĩtwo nĩ kĩeha, no ti kindũ kĩngĩ, nĩ kwaga mbeca. na mbeca ici nĩcio tũkĩhũthagĩra o mĩthenya kũgũra irio, kwĩhumba, kĩndũ gĩothe, nĩta kĩrabatara mbeca thikũ ici, tondũ nginya maĩ, no nginya ũgũre. Kĩndũ gũkũ tũtagũraga thĩ ĩno no rĩera rĩrĩ ritũ rĩa Ngai. Na tondũ nginya ũgima witũ wa mwĩrĩ gũthiĩ thibitarĩ nonginya ũrĩhe, gũtirĩ kĩndũ ũtararĩha. Okorwo nĩ ngari wĩnayo, nĩũrabatara maguta ma ngari, no nginya ũngĩthiĩ kũrĩa kĩnyuĩro kĩa maguta ũgũre maguta, okorwo nĩũrabatara indo njega, okorwo nĩũrabatara gwaka nyũmba njega, no nginya ũkorwo wĩna mbeca nĩgetha wĩke maũndũ mau mothe. Wabatara mũhiki mũthaka, no nginya ũkorwo wĩna mbeca wĩta mũndũrũme, na koguo mbeca nĩci nĩcio indo iria, kana mbeca nĩcio tũretha o mũtheya, rĩrĩa wakora andũ makĩhũra bĩacara, wakora andũ me kũrĩa hoko, wakora mũndũ e kũrĩa mĩakoinĩ erutanĩirie mũno, nĩ mbeca aretha, arenda o one magana mau matano, one ciringi mĩrongo ĩyo ĩtano, kana o mbeca iria ekuona, nĩgetha cimũigane mabataro make ma o mũthenya, na nginya cia werere.

Kĩndũ kĩambere kĩrangenia haha nĩ mbeca, tondũ mbeca nĩcio tũrabatara mũno, makĩria mũno ithuĩ twĩta arũme nitũrabatara mbeca na njĩra nene mũno, tondũ nĩndĩrakĩona hena nginya mũhiki. Ũtarĩ na mbeca ndũgĩona mũhiki mũthaka kana mũhiki ũrĩa ũrenda, na koguo no nginya ithuĩ twĩ ta arũme twethe mbeca. Ningĩ nĩ ndĩrakĩona hena rũrĩ rwa raini ya Airtel haha na no nginya ũgakĩaranĩria, rĩrĩa ũrenda gũkinyĩra mũhiki ũcio ũrenda wĩna mbeca na ũkorwo wĩna raini yaku ya Airtel nĩũkũhota kũmũhũrĩra, ũmũnyitie nĩgetha ũmũire ngora handũ hana okorwo nĩ ga choma ũrenda kũmũgũrĩra, okorwo nĩkĩ ũrenda, ũrabatara kũmũtwara na wĩna mbeca ici no nginya ũkĩmũhũrĩre thimũ kũgerera raini ya Airtel. Ningĩ mũini nĩ ainĩte akiuga atĩ, "Mbeca, mbeca nocitũmeumwo nĩ ngoma." Tondũ ndimega nĩkĩ, ndimenyag'a nũ warehire ngũiciria ciokire na mũthũngũ kana nĩ ũrĩa andũ mathiaga makũrĩtie meciria. Mbeca no cigũrũkie andũ tondũ nĩcio tũhũthagĩra o mũthenya o mũthenya. Hau kabere andũ nĩ gũcenjania macenjanagia atĩ, "He mbembe ngũhe mboco." Na kogwo ũgakora atĩ mahinda mau nihĩtũkire, rĩu twĩ kwa mbeca...

Nĩndĩrarririkana twĩ thukuru ũrĩa twagĩthoaga historĩ, tondũ historĩ nĩ ĩgĩthiaga ĩcokerete, tondũ ĩkoragwo yandĩkĩtwo mũbukuinĩ, nĩgetha ĩthomwo, nĩ andũ arĩa maraciarwo, na arĩa magaciarwo, koguo, gũtirĩ mũndũ ũtagathoma ũhoro ũyũ ũrĩa wandĩkirio haria ibukuinĩ, na ndũcenjagia tondũ nĩ ũhoro ũrĩa wahanĩkĩte harĩa gabere, na ũhoro ũyũ nĩũrakionania nĩ ũrĩa ndini yaingĩrire gũkũ gwitũ, bũrũrinĩ, tondũ yakĩingĩrĩire kũrĩa mwena wa gĩcuainĩ, yarehirwo nĩ andũ aya marĩ athiĩ aya mokaga makĩhunjia makĩhunjagia ũhoro mwega wa mwathani, magĩũka mena mbimbiria, na njirũngi mwena wa thutha, na koguo, magĩũka magĩtuĩka nginya nĩmoya maũndũ marĩa tũreka na makĩgarũra kira kĩndũ, na gũgĩkorwo atĩ ũguo nĩguo na nĩguo tũrĩmabuataga, tũgĩteanĩria ndini citũ, tũgĩteanĩria ũndũire nĩũndũ wa andũ aya makore na mbimbiria, na magĩũkĩte mena njirungi, nĩgetha oorwo ũrĩa mũndũ ũrĩa ũtekũigwa mbimbiria, agakionana na njirũngi, maũndũ maya ũngĩenda kũmona no ũthiĩ kũrĩa gĩcuanĩ, tondũ nĩkuo ũgũkora kĩndũ gĩtagwo atĩ pillar ya Vasco da Gama na ũngĩthiĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Fort Jesus nakuo nĩũgũkora kũria andũ acio makire, kũrĩa maikaraga, kũrĩa mahoyagĩra, kũrĩa mathomithagia ndini.

Aya nĩ andũ marũgamĩte ndukainĩ ya M-pesa, tarĩngĩ nĩ aruti a wĩra, koguo me hau makĩrutĩrwo mbeca nĩ mũndũ ũmwe, agucie kuma thimũinĩ nĩgetha akĩmarĩhe. Maũndũ thikũ ici nĩmahũthire tondũ, ona mũngĩ gĩthiĩ mĩakoinĩ, kana mũheo wĩra nĩ mũndũ, mũthiĩ mũrute wĩra ũcio thutha wa kũrĩkia wĩra ũcio, na gĩtonga ona gĩtiuma hau, hakorwo he mũndũ ũkũmũrũgamĩrĩire, na no nginya andũ makĩinũke na mbeca ciao thutha wa kũrĩha kũruta wĩra mwega, andũ mekũruta wĩra matiendaga gũkombwo, koguo no nginya ũkĩmarĩhe, na angĩkorwo nĩwe ũkũmarũgamĩrĩire, ũgakĩhũrĩra gĩtonga, ũkamwĩra rĩũ andũ nĩmakĩrĩkia wĩra, wĩra nĩ mwega, ũkahũra mbica ya wĩra ũrĩa maruta, ũgagĩtũmĩra, nĩgetha akona, nake akoya thimũ yake agagũikĩria mbeca, agũikĩria mbeca thimũinĩ yaku, ũgathiĩ harĩa ndukainĩ ya M-pesa, tondũ maũndũ thikũ ici nĩmakĩhũthire, ũgathiĩ ũkagucĩria andũ acio, kana ũkaruta mbeca icio harĩa M-pesainĩ, nĩgetha ũrĩhe aruti aku a wĩra, nĩgetha ndũgagĩcoka mũhuko, kana ũkore atĩ nĩmakũhũra. Atĩ tondũ ndũnamanenger mbeca ciao, no rĩu gĩtonga gĩa gũikĩrĩa mbia ũcoke ũthiĩ ũcigucie harĩa M-pesa-inĩ maũndũ magakorwo maikarĩte wega, tondũ ĩno nĩ tekinoronjĩ yokire, tekinoronjĩ yarehirwo nĩ mwanake mũnini mũno na ĩkĩagĩra.

Kũbeti ndingĩra mũndũ abeti tondũ no eite, kana eyũrage, kana ore na ndakoneka. Tondũ ũhoro ũyũ wa mbeti nĩ ũgũrũkĩtie anake aingĩ mũno mbeũ njĩthĩ. Mũndũ anyita kĩndũ okorwo nĩ igana agathiĩ kũrĩa kwa BETIKA kana kũndũ ta gũkũ kwa Betway, na andũ angĩ mũno nĩmathũkĩte mĩtwe, nĩũrakora nginya anake amwe nĩmaraigĩrĩra mbeca cia anene ao, mũndũ ekũnengeretwo ngiri igana, akaingĩra kũrĩa kwa BETIKA agathiĩ gũthaka gatege, mbeca ici ikombũka ciothe na koguo mwanake ũcio ũgakora atĩ, nĩora na nĩatuĩka wa kwĩhitha na ndakaumĩra rĩngĩ, na ningĩ no anyitwo athiĩ njera, koguo nĩ ĩrehete maũndũ maingĩ moru. Ningĩ oho kũbeti nakwo, na njĩra ĩngĩ ũngĩkũrora no kwega nĩndĩraririkana hena wakinĩ wakwa warĩire mirioni ĩmwe, o kũbeti tu, na mũtũrĩre wake wagarũrũkĩire hau, no rĩũ kũbeti gũkũ gũtuĩkaga mũndũ abete na ũbacĩrĩri tondũ, beti ici nĩithũkangagia mbeca mũno, na gũkĩrĩ na arĩa marakĩrĩa baita, na gũtirĩ mũndũ ũkoragwo oeirwo gĩboko atĩ nĩgetha athiĩ akaigĩrĩre mbeca ciake haria, koguo no kũgeria mũnyaka na mũnyaka waku, ndũragĩtuĩka atĩ wĩigĩrĩre mbeca ciothe iria wĩnacio, nĩũkũrĩra kana wĩite, koguo andũ no nginya memenyere mũno makĩbeti.

Aya nĩ andũ marakĩoneka nĩmokĩte na mũbango, mũbango wa gũthiĩ kũrĩa andũ -inĩ, mamathomithie ũhoro wa maũndũ ma ũgima mwega wa mwĩrĩ, na gũthiĩ gũthomithia andũ ũhoro ũcio nĩgetha maikare makĩmenyaga nĩ ũhoro mwega mũno, tondũ nĩ ũkoraga namba nene ya andũ matikoragwo makĩmenya maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩlka nĩgetha makorwo mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, kana nĩgũthondeka maĩ, gwĩkĩra maĩ marĩa maranyua ndawa, kana nĩkũmatherũkia, kana nĩ kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ ngũrani ngũrani, andũ aingĩ mũno matikoragwo mena ũmenyo wa maũndũ maya, na koguo andũ aya rĩrĩa moka namũbango ũyũ, mathiĩ gũcera kũrĩa matũrainĩ, andũ aya nĩ nĩwega mũno maheo ũteithio, maheo ũteithio kuma gwĩ thirikari, maheo ũteithio kuma gwĩ itonga, mamahe ngari, mamekĩrĩre ngari ciao maguta, nĩgetha magĩthiĩ gũthomithia andũ kũrĩa matũrainĩ, makorwo mena indo njiganu nĩgetha nginya mamathomithie wega namatigĩrĩre atĩ nĩmanyita, tondũ ũndũ ũyũ nĩũteithagia mũno makĩrĩa kũrĩa andũ inĩ, kũrĩa matũrainĩ maitũ, andũ magaikara mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, na rĩrĩa andũ maremenyerera ũguo, maramenyerera nginya marĩa matũrigicĩirie, koguo ũgakorwo no njĩra ĩmwe ya ũthii wa nambere, wa bũrũri tondũ rĩrĩa andũ makĩrĩ na ũgima mwega wa.

Njĩra nĩ nyingĩ cia ũrigiti wa ũndũire itigarĩrĩire, tondũ nĩũkoraga atĩ ũngĩkorwo wĩna homa kana ciana nĩ renda ciana ciaku itikanyitwo nĩ homa, mũndũ anyuaga itumbĩ, ũkarĩnyua rĩhana ũguo ndũkarĩruge ũkamũnengera akarĩnyua rĩhana ũguo. Na tondũ ti andũ aingĩ mangĩhota kũnyua itumbĩ, woyaga iria ũgekĩra itumbĩ rĩu ũgakoroga ũkahe mwana akanyua na ndekũmenya kana ũkamwĩkĩrĩra yoghurt inĩ tondũ mau nĩ maũndũ ma kĩrĩu. No rĩrĩa wekĩra itumbĩ rĩu hau ndangĩmenya. Ningĩ ũngĩkorwo wĩna ngaĩ, hena gĩtũngũrũ gĩtagwo gĩkoma. Gĩtũngũrũ kĩu ũthiaga ũgagĩtinia ũgagĩthugua haha ngingo-inĩ yaku na ũgakora atĩ ngaĩ icio nĩciathiĩ ciathira. Ningĩ ũngĩkorwo atĩ nĩũrarĩa nyama either nyama cia ng'ombe kana nyama cia mbũri, nĩyendaga ũgakorwo atĩ nĩũrethũa kana nĩũrauma mtathundo, ũthiaga tu harĩa mũtitũ kana nmũciĩ wanyu, ũgetha mũtĩ wĩtagwo wa mũiri ũgatinia ngothi icio ũkamĩtinia weega, ũkamĩthambia ũgacoka rĩu ũgathiĩ ũkamĩtehrũkia. Watherũkia rĩu maĩ mau maumaga mahana ma turungi. Na kuoguo maĩ mau nĩguo nĩmo ũbatiĩ ũnyue, thutha wa kũrĩa nyama ũkanyua gĩkombe kĩa maĩ mau, na ũgũkora atĩ thĩna ũcio nĩũgũthiĩ ũthirĩte kana ũgĩtanuke tũmĩtĩ tũu twa.

Thukuru ici cia ũthomithania wa ũrigitani wa ũgima mwega wa mwĩrĩ, ciĩna bata mũno matũra-inĩ maitũ tondũ, nĩũrakora ciana nyingĩ mũno, nĩ irathiĩ gũthomera ũrigiti, na tondũ nĩtũragĩbatara matũra maitũ andũ makorwo mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, koguo nĩharabatara okorwo nĩ itũra rĩaku, mũgakorwo mwĩna ciana kuma igĩrĩ kana ithatũ, ciathiĩ gũthomera thukuru-inĩ ũyũ, nĩgetha makorwo mena ũgĩ ũcio, no magĩcoke matũra-inĩ manyu, moke mahingũre thibitarĩ ciao, nĩgetha narĩ makĩmũturage kana makĩmũthondekaga, kana mũgathondekagwo nĩ mũndũ mũramenya thĩiniĩ wa itũra. Ningĩ ũhoro ũyũ wa gũthomera ũrigitani, ciana nĩciwoete wega mũno, tondũ nĩmaramenya atĩ kũrĩa nja wa bũrũri, ũrigiti nĩ ũrĩhaga mbeca nyingĩ mũno, na koguo aingĩ ao, maratoma ũrigiti ũyũ, nĩgetha mandĩkwo gũkũ bũrũri-inĩ, kana mathiĩ kũrĩa nja wa bũrũri makarigitane kuo, tondũ mandagĩtarĩ nĩmarabatarania mũno, tondũ kwa mũhiano rĩu gũkũ kwĩna mĩrũrũngano ũguo, mandagĩtarĩ nĩguo mena wĩra mũingĩ mũno, na tũngĩkorwo tũtiri na mandagĩtarĩ ma kũigana kana manathi, andũ aingĩ nĩmegũkorwo me hatĩka-inĩ, andũ aigĩ no mate mĩoyo yao, tondũ matirĩ na andũ a kũmahonokia. Koguo nĩwega mũno tũgagĩthomithia arigitia aingĩ, nĩgetha magatũ...

Ũndũ ũyũ ti mũru tondũ ũndũ ũyũ nĩũratũma menye atĩ, kwĩna, kana andũ nĩmaramenya atĩ kwĩna mũrimũ ũyũ wa cancer ,na mũrimũ ũyũ nĩ mũrimũ ũtarĩ mwega, nĩ mũrimũ ũbatiĩ ũmenyeke tene, nĩ mũrimũ ũbatiĩ wambie kũrigitwo tene nĩ tene, ũtanatherema mwĩrĩ-inĩ waku tondũ mũrimũ ũyũ he harĩa ũkinyaga, wageria kũrigitwo ndũngĩrigitĩka. Na koguo andũ nĩmakoragwo makĩrĩtwo mathiage mathibitarĩ, okorwo nĩ thuutha wa mĩeri ta ĩtandatũ kana thutha wa mwaka ũmwe nĩgetha makĩrorwo mĩĩrĩ yao ũrĩa ĩhana kana ũgima wao wa mwĩrĩ. Na rĩrĩa andũ magĩkorwo mena mũthenya ta ũyũ, nĩũkoraga kwĩna mũbango kana madagĩtarĩ manyitana, magathiĩ makambia gũthimana mĩrimũ ĩno burĩ. Nĩ mĩbango ya thirikari, nĩ mĩbango ĩhetwo mbeca nĩ thirikari na koguo mũthenya ta ũyũ tondũ no mwaka o mwaka, ũgakora atĩ, o county o county, kwĩna andũ mathiĩ gũthima andũ mĩrimũ ĩno burĩ. Na andũ oothe okorwo ndũramenyaga, no nginya ũgagĩthiĩ kũrĩa nĩgetha ũgagĩthimwo ũgaikara ũkĩmenyaga, nĩgetha mũrimũ ta ũyũ ũngioneka, mũrimu ũyũ ndũrĩ ndawa na nĩũrĩ goro mũno kũrigita, na macũngĩrĩro ĩkoragwo arĩ gĩkuũ na mũkoragwo mũboretwo mĩhuko yanyu nĩ mũrimũ ũyũ mũgathira, nginya nĩũthĩnagia andũ, koguo ti mwega ona.